Mae en jatelo wickliffe oparanya. Ka irange maber jatelo ni nikod kaluwore ni en jatelo ma ichulo pesa, lewni ma orwako kar kaendi be gin lewni mani kod nengo. Jatelo niendi oketo tere e lwete tere ma okete lwete niendi nikod nengo. Ka irange tok jatelo ni bende ibiro neno ranyisi mar bandera mar kenya. Bandera mar kenya nikod nengo kaluwore ni en gino ma oriwo jopiny mar kenya duto kendo lewni ma jatelo ni orwako nikod nengo. Jatelo ni endi kinde duto en ga jatelo mani kod nengo kaluwore ni omiye arita makare. Geche moringo godo bende gin geche ma nengo gi tek kendo kamoramora ma jateko ni wuothie, odhi ga garita mare miketone kendo arita no nyaka chul gande pesa maber.

Mae en jawach eloo sirikal Isaa mwaura . Jatelo ni ka irange maber en jatelo man kod nengo kaluwore ni ichule osara kendo osara michule en pesa mang'eny ahinya. Ka irango lewni ma jatelo ni orwako, gin lewni man kod nengo kaluwore ni gin lewni ma bechgi tek kendo ndhadhu gi ni malo. Jatelo niendi nikod nengo kaluwore ni kinde duto weche ma owacho owuoyo ga eloo sirikal kendo en emochiwo teko kod gigo duto monego ned ni iluwo ka ok jatend piny ema owacho gi kata jalup jatend piny to jatelo ni endi isaac mwaura emoyiene mar golo lipode ma owuok e ofis maduong' mar jatend piny. Kendo ka ichaki rango maber angolo ma jatelo ni orwako gin angolo ma bechgi tek kendo otiyo kodgi mar ni samoro nyalo bedo ni en kod chandruok e wang'e. Jatelo ni endi ka irango mbele ne maber en kod simu simu mane e mbele ne no en simo ma beche tek ahinya kendo ema otiyo godo e somo lipode ma osomo ne jopiny kenya.

Odni endi ondik e mbele ne maber ni en od mikayi . Gino mabire pacha kaneno odni en ranyisi ni kama odni nie ni en kama chutho chutho inyise kit luo kod timbegi. Kinde mang'eny , jogo machon ne gin jogo mane odakie doho kendo mondo ne nyithindo masani ong'e kit dak machon, nyaka ne we ranyisi ma joma sani kata nyithindo masani dhi sumie paro mar mondo mi ging'e kaka jii machon ne odak. Ka irango maber kae en kama oloso kendo ma osidhi ayanga ma joluo dhi to ng'e kitgi kod timbegi machon kaka ne gidaka kendo kaka ne itimo gigo endo machon kaka joma dongo nodak chon, kendo kaka ne girito miechegi od mikayi kinde duto en ga od dhako maduong' .Ma biro kaluwore ni mikayi ok nyal bede dala kende to nyako obed kod nyieke ni emomiyo nochak dhako maduong' ni mikayi .Kendo ka irango maber ibiro rango ka od mikayi ni endi kar ranyisi ni nie kaunti ma kisumu ka en kama idhi isidhe paro.

Ma en jachiw thieth. Ka irange maber en gi gino ma oting'o elwete ma olero ne miyo ni gi nyathine kaluwore gi yore mag thieth. Ma kinde mathoth itimo ga gi jochiw thieth mar mondo mi gichiw ler kata ranyisi makare ne jopiny mar mondo mi ong'e wach e wii tuo kata ewi gino ma gidwaro mar mondo mi ging'e. Kinde duto jothieth wuok e ga osiptende mar mondo mi gichop jotuo kata gichop jopiny kuonde ma gidake mar mondo mi ging'e gigo matimore kata kaka ginyalo geng'o tuo moro kata kaka ginyalo dakie aluora maler mar mondo mi kik gigam midhusi kod tuoche mamoko maricho ma inyalo gamie kor yamo, kata ma inyalo gam kowuok kuom aluora molil . Kinde duto, jochiw thieth wuotho gande e aluorawa mar mondo mi ginyiswa ber mar rito ler kata ber mar ninde e bwo net ma othiedhi mar mondo mi kik mak nyithindo kata malaria mak joma dongo manyalo kelonegi chandruok matamo gi timo tijegi mag ma pile ka pile kendo kinde duto jothieth wuotho mondo okony jogo modak.

Mae en oboke mar luong ma kanisa mar sobokie otiyo godo mar gwelo jogo ma gidwaro ni mondo ochopie bura ni endi .Pesa ma ibiro gol ka en pesa man kod nengo kaluwore ni ka in ng'ata chiel to igolo siling alufu abich, to kaun jii moriwore e kikundi mar jii apar to ugolo siling alufu pra ng'wen gabich .Kama jogo bro dhi rade e otel ni endi en otel man kod nengo kaluwore ni ok ginyalo donje otel ni endi ma ok gigolo omenda. Riwruok mar conferenece mar catholic mar bishop ni endi bende nikod nengo kaluwore ni bishobe gi endi gin jogo ma ichulo pesa eka gi eka gidhi mbele gitije gi endi. Kendo ka irango maber, otasni nokogole nono to nyaka ne obed printed, nyaka ne goye chapa eka bang'e ninyalo yudo kaka iore ne jogo ma idwaro mondo ochop ne gi.

Maegi gin lee mag bunge ma iluongo ni bim kod ong'eche .Jalni endi nenore ka gima ong'eche gi nodhi mar mondo mi onen gi kama gin e bungu. Jalni endi nenore ni okelo ne ong'eche gi gigo ma ginyalo chamo kendo ka irango maber e gari ma jalni obiro godo, ibiro neno ka ong'eche gi odonjo kendo okawo gik moko ma giwuok godo oko ma ginyalo chamo. Kendo ka iketo pachi maber, ibiro neno ka jalni nikod kwe kendo nenore ni onge gino ma ochande ahinya nikech ong'e ni obiro kama odhi nene bimbe gi eki. Ibiro neno ka gin kod mor kaluwore ni jalni ochopo butgi machiegni mar mondo mi gidhi nyime gi tijgi ma pile pile. Mae kinde duto timre kuonde ma lee mag bunge gi odake mang'eny nikech luwore ni ka ineno kendo ka en machiegni gi ndara kuma geche nyamburko gi eki luwo kendo jalni ka inene maber ochung' kar kaendi mar mondo mi onee legi endi.